Tebutik chekitebe yon isome kasit kotebutiet neta ketebenin kainet kelenjin kikurenin ngo. Nebo aeng ketebe kele iyabu ano. Nebo somok, kiisomanji nee. Nebo angwan, itinye expirience en kasit nito kiisomanji anan tomkai iyoe en ui. Kora yekaketep teputichoto ak igoite baronokuk ko tuguchoto tugul koimuche kotaretin isich kasit yekaimwaite ge ak imwaite somanet ne kirisoman kotiitu betunotok.

Eletoretito benkit neoo nebo emenyon, Kenya boisietab rapinik en ematinwek alak, kotoreti kowale rapinik. Iniyabu emet age iiboti rapinik chebo emonoto koimuche kowalun kobunji emenyon. Ago kora en kandoindenyon neo ko kikomuch inendet kotes waletab chepkondokab Kenya ak chebo imatunwek akak. Kou inguni inipiman ana iniger ana iwal silingit nebo Kenya kwo emet age koterter amun iniwal en Kenya kou oot chebendi emetab USA, kotuten.

Somanet ko kit nebo maana ago bo kamanut mising. Kikotoret biik che chang konai olekisipto ngalekab mosongnatet en soet sigopit komuch konam chorikab rapinik che inemu en benkisiek che chang ak kochorenbiik alak. Kongeten konoruenywan ak koip konoruet age nebo chorset. Kora ingisip ak keboisien komie somanet kenyoru bukuisiek chebo kamanut en oretab soet. Netai nebo kamanut koimuche inyoru somanetab kilasitab barak. Korakotoretin yon ichenge kit ne mengen kit nemineni siko, innai kot missing agobo kioto.

Boisinik Che kinyorchin huduma center ko boisionik Cheu ni olon kemete kibadengung kotoretin konyitun kit neiboru kole kiimete ye kakochob kou noto igonye kasaryan isor kibadengung kora en yuton toreti bik inyorunen kelchin nebo inai ile olon kemete kii age tugul kotoreti kot mising en ki age tugul okot yon ichobe KRA ko imuche inyorchi huduma koshughulikonun ak kokonin ki ne Iboru kole karichob ago imuche iboisien agoi koit kasarta nekimoche iboi ketyi ilipan anan

Bo komonut chigilisietab biik cheyoe boisionik en olantugul amun yekarichigil biik cheyoun boisoet anan cheyochin serkalit nenyon kechigil kenai ng'ot koibe rabinik chemobo iman en emenyon, anan koyoun kiit nemobo iman en boisionik chekuget chekegochi koyoun ara bo komonut kot missing keyai chigilisiet asigenai kele yoito ano kasit ako imuche kelipanda ano en kasit noto.

En Iman komi keretab tuguk Che kiibu en emotinwek chebo sang kot mising amun ye kichomji keib tuguk chebo temisiet en emotinwek ab sang kobore alyet nebo temik chebo kenya kot mising kot kwo ngwony ngemei kot mising ngalekab ab temisiet amun yekiib tuguk Cheu bandek kobun emet nebo sang konyokobore alyet nebo bandek Che kakibut en mbar komotokonyor beit nekaran Che kiiben koba seriol Ara bore kot mising alyonoto amun mi ngwony Che keibu

En Iman kogiroyote konoruet ab chepkondok kot en kampunit ab post bank ako yaa mising tile bik soiti makoini kasubet benkit noton kot mising kobaten alak cheu cooperative ko benkit noton ne kararan ak KCB ko tindoi paita Che kororon ingekonoren rabinik kora imuche kogonin besenwogik chebo rabinik Che imuche itoreton ge

En Iman kotinye kelchin neo mising kayumet ab kwonyik amun kwonyik Che kagongyo ko ngoyum kwonyik Che ta komengech konete kot mising Ole kiburto en kot ak Ole kiriptoi boyot en konyin ako simamanda sang kocheng kwonyik alak ago Kim kot ngiyomis kwonyik ingen komuita en kot Matin komi tuguk Che iime konete kwonyik choton Che kagongyo kolenjin kimuito en kot asi komengok kot

Ole ngololchindoi ge mogoriot ak mengik chebo kot Che kogikochi kot komeny asi kolipani ko ngolole ko kosyinechi kole tarikit nekile en kila arawet kelipani rabinik chebo kot ago nyolu kigochi betusiek somok kotomo koit tarikinato anan angosir tarikit noton asi komuch kogilgei chito nemenye kot nebo mokoriondonoto kot kolipan kora kegosyindos kemwaa kele kilipani siling Ata en kila arawa asi kemengis komie

Chomchinet nekimoche sikimanda tugukab temisiet en emenyon bo Kenya kobun ematinuek chebo sang ko nyalu kisip tuguk chebo kamanut kot mising chetinyeke ak opisisiekab temisiet ago nyalu itinye baronok che ibaru kole itinye chomchinet kongetenge opisit nebo temisiosyek ak netononchin ngalekab temisiet konyalu kosir baruet neibaru kole iyanat tuguchoton kimanda en emenyon bo Kenya agoi ematinuek alak chemokyinge tuguchoton bo temisiosiek.

Kit netai ago bo kamanut kot mising ne ngololen konetik ak sigik chebo kipsomaninik ab ngwony anan barak ko ngololen kot kole nyolu keyai ne asi kosir kot lagok en sukul kora kongololen kole nyolu kelipanda ano rabinik Che somonen lagok en sukul ak rabinik Che ame lagok en amitwogik Anan Che kialen amitwogik asikobit kosomanso komie ak kogilgei en somanenywan

Netai ko kaborunoik anan boiboyet ab kabatindet kot ko yon konyor en temisiet rabinik Che kororon anan paita ko kororoninwek ab kabatik tugul amun ngoba ngalek ab kabatisiet ak koyai kasit netinye paita kogochin kabatik tugul kogilgei amun kasinaton kotindoi paita anan rabinik Che tesoksei iniyai kasinaton kora kabatindet konyoru boiboyet ingonyor tuguk Che Amee kobun mbarenyin komaal kii kot mising

Ingowalak olietab risitishek ko ikochin asara neoo kot mising kombunit neinemu tukuk amun inemu tukuk ak kobendi rabishek chechang kechoben risitishek cheiboru kolee kii kioldo silingata anan ingwal customayandenyin konyolu kesir risitishek sikworor kot mising akobo rabishek chekakialen kii nekooldo kombunit ak ko ingwo barak oliet nebo tukuk ko wendi barak kora oliet nekechoben risitishek che ororu akobo tukuk tukul chekioldo.

Boishonik chekinyorunen eeh kii nekiyote en muswoknotet sii inyorchike boishonik en county komii potolit nenywan neiyote kwororu kot akobo boishonik chechang cheimuche kokoito county inyun, kora kokomiten potolishek che kokiyote chekobo kazi kwa vijana, ko choton kotoreti biik che tokomengechen kongeten kenyishekab kwen nebo taman ak sisit akoi sosom ak muut neimuche kotoret bichoton tukul asikomuch kotononchike.

Bo komonut kot mising itinye lainatab simoit amun yon itinye lainit ab simoit ko imuche kebirun simoit anan kindeun rabinik koburen konoruengung nebo simoit ago kora koimuche ibirte simoit en simoingung kogeal Kityo rabisiek Che imuche ibirtoen ingalal ak bik Che terter kora yon itinye lainit nebo simoit ko imuche ial ki age tugul iboisien simoingung amun tindo lainit konoruet nebo rabisiek Che toretin

Kit nekimyokinin asi yat konoruet anan benkisiek ab Kenya kou nebo KCB ko kimoche kibandet ak lainit ab simoit ak rabinik Che kimuche kechobuen kadit Che indoi nambait ne kiyotun koik account nengunget ko konorwaniton ye kaiyat komuche kotoretin amun igonoren chepkondet nengunget ago inyoru paita ago ribotin kora rabisiek en konorwanaton kora yon itinye benkit ne kararan ko imuche ibur komearogeni

Besendo nekinyoru en benkishek ko kiit nekisibi kot mising kesire kiit neiboru kolee kebesen rabinik chetian ak ko iyobu anoo, ngo biik chetononun ndoyon meliboni ko bichoton cheliboni amun meriliboni, kora inikake komeliban besenwoki choton koimuche kindeun baita neo mising amun karikaenge, kora besenwokikab simoishek ko korom kot mising amun chang biik chemoliboni beseni kitiok ak kobakach, ko kokwoutik chekikochin kindo ngalekab.

Kaimutik Che nyoru kipsomaninik en yaetab tuguk Che Magat en chigilisiet ab intanet ko netai koime bik netwokisiek kora anan kororu ngalekab bandolisiek amun rabinik Che motinye kipsomaninik Che muche kotoreten ge asi kochob ngalekab moswoknatet kot mising kora ngalekab moswoknatet kotoreti lagokyok Che mengechen konai koboisien tuguk chebo kasari amun wendi tai emet nenyon ko nyolu kinet koyai chigilisiosiek koboisien ngalekab ab moswoknatet